Aciari na arori a ciana nĩ marona gĩthomo gĩa kũhĩtũkĩra intaneti kĩna ũguni tondũ ciana rĩrĩa ciathoma kũhĩtũkĩra intaneti nĩcirahĩtũka mũno magerio-inĩ macio ,igerio inĩ iria mareka, na ũndũ ũcio ũroneka rĩrĩa okorwo mwana nĩagũrĩrwo thimũ nĩ mũciari amĩtũmĩra gũthoma nayo no aingĩre okorwo nĩ YouTube athomere kuo. Kũu mwana noatũmĩre intaneti nginya rĩrĩa atarĩ thukuru atũmĩre wega. Koguo aciari makoona, ũguo thuutha wa kũhĩtũkĩra gũthoma kũu ciana cikahĩtũka kĩgerio.

Rĩmwe intanenti nĩĩkoragwo nagoro mũno, nogakora, tiandũ othe mangĩhota kũgũra intanenti ĩo, na nyingĩ, thĩna wa kerĩ gwĩ kũndũ kũmwe gũtarĩ na thitima. Thitima itikinyĩte kũu ũgakora gũtirĩ na ũthii wa na mbere. ũguo kũndũ takũu mathi, kũhũthĩra kũhũthĩra intanenti ũgakorwo wĩũndũ mũritũ, na ningĩ gũĩkũndũ ona mĩtambo ya kũhũthĩra intanenti ĩtakinyĩte kũu. ũgakora andũ kũu, matingĩhota, gũtũmĩra intanenti. Kwĩ andũ nyingĩ matathomete, ũgakora gũtũmĩra intanenti nĩũndũ mũritũ kũrĩo.

Intaneti nĩ koragwo na goro mũno ũgakora atĩ andũ mangĩhota gũtũmĩra intaneti ĩyo ningĩ nĩ kũrĩ andũ matathomete, wathiĩ kũndũ kũngĩ okorwo thimũ ĩratũmĩra gĩthũngũ ũgakora ndangĩhota gũtũmĩra na no ũkore ningĩ kũndũ kũmwe nginya thitima gũtirĩ na ũthii wa na mbere rĩu ũgakora kũndũ ta kũu ona mũndũ arĩ na thimũ ndangĩhota gũtũmĩra ũrĩa gũbataire ũgagĩkora kwĩna moritũ maingĩ mũno magĩrĩrwo kũrorwo.

Arutwo rĩmwe nĩmagaga mbeca tarĩngĩ ciakũgũra intanenti tondũ intanenti nĩĩgũragwo, ningĩ mathĩna mangĩ nĩũkoraga okorwo nĩ intanenti, wĩ na intanenti no kũrĩa ũrenda gũthomera kana kũrĩa ũrathomera kwĩna delay kana kĩrĩa ũracaria gĩtironeka kũndũ kũu kana okorwo nĩ thimũ ũrathoma nayo ndĩragũcokeria aja na mahinda marĩa magĩrĩire. Ningĩ noũkore kũndũ ta kũngĩ gũtirĩ na na thitima ũgakora mwana nĩma okorwo ona tarĩngĩ ena thimũ no kũndũ kũu gũtirĩ na thitima, rĩu thimũ ĩtarĩ na mwaki ndangĩhota gũteithĩka na noũkore nginya kũndũ kũngĩ gũtirĩ na thitima ũguo ona wĩna thimũ ĩrĩa ũngĩenda gũthoma nayo gũtingĩhotekeka.

Intanenti mataũni-inĩ nĩĩokoragwo ĩnyingĩ mũno tondũ ona kũndũ kũu tuge andũ me mawĩra nĩmakũhota kũgũra nginya intanenti ĩo. No rĩrĩa wathiĩ gĩcagi ũgakora tiandũ othe mangĩhota kũgũra intanenti. Nyingĩ noũkore gũtirĩ gũtirĩ na thitima. ũgakora okorwo nĩ icagi-inĩ gũtirĩ thitima. Kuogwo onokorwo kwĩna okorwo wĩna thimũ ndũngĩhota kũmĩtũmĩra ĩna intanenti tondũ tarĩngĩ ndĩrĩ mwaki, ũndũ ũrĩa ũngĩhotekeka mataũninĩ na njĩra hũthũ tondũ kũndũ kũu mataũni mena thitima.

Arutwo aingĩ nĩmakoragwo magayanĩtie mathaa mao, ũgakora mũrutwo nĩ abangĩte mathaa maya okorwo nĩ mathaa ma, gũthoma, kũhũthĩra intanenti na gũthoma, agabanga wega akaiganania, tarĩngĩ marĩa mahingĩte. Akehe mathaa okorwo nĩmathaa matano macio o ithaa agakorwo agĩthoma ithaa rĩrĩ rĩngĩ agakorwo ndarathoma nĩ nĩ nĩgwĩkenia arekenia ũguo ũgakorwo wĩũndũ mũhũthũ kũrĩ yee gũtũmĩra intanenti na kũnyita maũndũ marĩa arathoma.

Andũ arĩa maraiga okorwo nĩ biacara ciao cia IT nĩmarakorwo meyandĩkithĩtie gwa thirikari nĩgetha marorwo maũndũ marĩa marathomithia kana nĩmakinyanĩirie ĩkĩro. Na nyingĩ rĩrĩa arutwo mareka igerio icio ciao nĩmararorwo kana nĩ maragerio na njĩra njega mũni nĩgetha na maratathi marĩa maraheo okorwo nĩ , okorwo nĩ kompyuta mũndũ eka. Nĩma nĩmabataire, thirikari nĩramarora mũno kwoneka nĩma mũndũ ũyũ nĩahĩtũka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ng'enda iria citũmĩkaga mũno nĩ arimũ kwaranĩria mathukuru-inĩ nĩta, Okorũo andũ nimatumanagĩra okorũo nĩ imĩrũ, okorũo imĩrũ ĩrĩa ĩngĩkinyĩra andũ aingĩ kwa ĩhinda rĩmwe. Ningĩ nimatũmagĩra okorũo nĩ nenda ya whatsapp, iyo nayo no njega tondũ okorũo mũndũ ena intaneti nĩ ekũmĩona oihinda orĩothe. Ningĩ nomatũmĩre okorũo nĩ mecĩnji, mecĩnji ĩno ya inbox na ningĩ no matũmĩre okorũo nĩ facebook. Facebook onayo nĩ ĩtũmĩkaga kaingĩ mũno tondũ nĩ njĩra hũthũ ta mũndũ wothe thaici nĩratũmĩka nĩ andũ aingĩ.

Tekinoronjĩ ya AI nĩkũnyita itemi rĩega, tondũ AI ĩna thiri okorwo nĩ andũ mararanĩria na nĩmarenda andũ aingĩ matigakinyĩre ũhoro ũrĩa mararia nomahote kũ kwaranĩria o wega na maige thiri icio. Na ningĩ AI nĩ njega, tondũ tondũ nĩ ya naihenya. Rĩrĩa wenda kwaranĩria na mũndũ, nĩ ya naihenya, ũguo mũndũ ũcio nĩagũkinyĩrwo nĩ nĩ nĩ ũhoro ũrĩa ũrenda kũmwĩra na ihenya, norĩa ũrenda kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Irathi cia kũhĩtũkĩra intaneti cia kũhĩtũkĩra intanenti nĩirateithia mũno tondũ andũ matirabatarwo okorwo nĩ okorwo nĩ kũrĩha, okorwo nĩandũ arĩa okorwo nĩ okorwo wĩ kũnene ũrĩhe ta ndege nĩgetha ũthiĩ wĩingĩre kĩrathi kĩu kana okorwo, kana ũtũmĩre ngari. No kũingĩra thimũinĩ yaku kana okorwo nĩ kompyuta-inĩ yaku kana okorwo nĩ raptopu-inĩ yaku ũgathoma ũndũ ũrĩa wagĩrĩire mũkaiguana mũkanyita maũndũ na ihenya nokorwo nginya nĩ kĩgerio ũgekĩra kũndũ kũu rĩu ĩgakorwo ĩhũthĩtie maũndũ mũno mũnomũno na yagĩrĩire kũringana na ihinda kana tekinoronjĩ ĩrĩa ĩkinyĩte hau.

Atumia arĩa marahũthĩra tekinoronjĩ ũtongoria-inĩ nĩmabataire manyite itemi okorwo nĩ kũgũrĩra andũ arĩa angĩ kana kũmathomithia ũrĩa me njĩarwa ciao ũrĩa mekũhũthĩra intaneti, nĩgetha kana mĩtambo ya ndigito nĩgetha onao magĩe na ũmenyo na nakũu thutha-inĩ makahota gũtũmĩra intaneti matarĩ na ũritũ o wothe. Ĩyo nĩ yo maoni makwa.

Raiburarĩ nĩ njega tondũ inyitaga itemi rĩa okorwo nĩ mũndũ arenda gũthoma, kana he mũndũ ũrenda gũthoma kĩndũ mathaa marĩa atarĩ na wĩra no athiĩ kũu raiburarĩ athome o ibuku rĩrĩa rĩothe arenda tondũ raiburarĩ ĩkoragwo na mabuku mothe ningĩ to mũhaka mũndũ akorwo atĩ nĩaragũra ibuku no ũthie kũu raiburarĩ handũ ha kũgũra mabuku marĩa mothe ũrenda gũthoma ũgathie ũgathoma na bei bacĩrĩre akorwo nĩ raiburarĩ iria irĩhagĩrwo, no he raiburarĩ iria itarĩhagĩrwo ũguo ũgakora mũndũ ndegũbatara gũtũmĩra mbeca nyingĩ nĩgetha athome mabuku maria arenda gũthoma.

Internship nĩcikoragwo na bata gĩthomo-inĩ tondũ mũrutwo rĩrĩa athiĩ internship nĩakoragwo akagĩa na ũmenyo wa kĩndũ kĩrĩa arathomera makĩria kũringana ũkĩringithania na gĩthomo kĩa irathi-inĩ. Okorwo nĩ mwarimũ, okorwo nĩ mũndũ arathomera ũarimũ rĩrĩa athiĩ internship thukuru-inĩ nĩakũhota kwĩingĩrania na arutwo amenye ũrĩa maikaraga, amenye gũthomithia, amenye moritũ marĩa agũtũngana namo .Kwĩ arutwo mataiguaga kana matathĩkagĩra watho amenye ũrĩa ekũma ekwaria nao kana arĩtwaranaga na andũ ũcio. ũguo ĩna ũguni mũnene mũno.

internship nĩ citeithagia tondũ mũrutwo nĩ akoragwo na akagĩa na ũmenyo makĩria, kũrĩ kĩndũ kĩrĩa arathomera akorwo nĩ thukuru-inĩ na akorwo rĩngĩ nĩ tuge nĩ warimũ arathomera rĩngĩ thukuru internship, acagũrĩrwo thukuru ĩrĩa egũthiĩ gũthomithia, nĩ athiaga akagĩa na ũmenyo makĩria, okorwo nĩ arimũ akamenya ũrĩa maikaraga, okorwo nĩ arutwo akamenya ũrĩa maikaraga mathukuru-inĩ kana ũrĩa agĩthomithia makĩria rĩu ũguo akagĩa ũmenyo makĩria kũringa na, ũkĩringithania na mũrutwo arathomĩthĩra mathukuru-inĩ kana kothi ĩrĩa arathomera.

Arutwo rĩrĩa marĩ cukuru nĩ wega magekĩra nguo cia cukuru, cihanaine tondũ, nĩgetha makamenyana kana nĩgetha mwarimũ amamenye na ningĩ nĩ koragwo na gĩtĩo kĩnene rĩrĩa mwarimũ ekwona cia ciake ciĩna uniform ũkamenya mwana ũyũ nĩ atheragia nguo uniform yake kana nĩ akoragwo e mũtheru na ningĩ nĩ koragwo, nĩ wega tondũ, nĩgetha o thukuru o thukuru ĩmenye arutwo ayo.

Rĩrĩa andũ mararanĩria ma macini nĩ ĩhũthagia nginya mĩrĩhĩre kana kũhũthia nginya thogora ũrĩa ta rĩu mũndũ angĩtũmĩra okorwo nĩ kuma haha athiĩ kũndũ kũnene mũno rĩrĩa ena bata na mũndũ ũngĩ. Ũguo nĩ wega na ningĩ nĩ ĩkoragwo ya kwoguo mũndũ akorwo na ũhoro wa hi na hi no kũhũrĩra mũndũ ũkamũĩra ũrĩa ũrenda ũgĩtũmĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ. Ũguo mĩtambo ĩyo ĩkahũthia kana macini icio cikahũthia maũndũ makĩria.

Rĩrĩa mũrutwo kana mũndũ wa rũrĩrĩ rwa mathai ahumbwo thũmbĩ, kĩu gĩkoragwo gĩgĩkeno kĩnene mũno tondũ hau gabereinĩ rũrĩrĩ rũu rwa mathai tũtirathomaga rĩu ũgakora andũ aingĩ kana matirakumĩtie gũthoma, marakumĩtie o kũrĩithia ng'ombe ciao rĩu rĩrĩa thikũ ici tondũ nĩ mareingĩria na mathomo nĩkĩo arutwo arĩa mahumbwo thũmbĩ marakũngũĩrwo mũno tondũ ũcio nĩ ũndũ ũtonekete hau kabere kana nĩ ũndũ ũtaronekaga.

Tablet nĩcihũthagĩrwo na okorwo nĩ mũndũ arenda kwandĩka nũti, noacirute hau Tablet-inĩ okorwo ĩna intanenti. Mũndũ angĩenda gũthoma, gũthomithio nĩ mwarimũ hau Tablet-inĩ ĩrĩa ya gũtũmĩra mbica noathomithio ta arĩokĩrathi. ũguo mũndũ okorwo nĩ mũrutwo noahote gũthoma nginya rĩrĩa atarĩ, atathiĩte nginya thukuru. ũguo ũgakora Tablet nĩcihũthĩtie makĩria mũno gĩthomo. Nanyingĩ kĩrĩa mũndũ athoma noahote gũcokera na ihenya tondũ noakĩige Tablet-inĩ agathoma rĩrĩa ariganĩrwo kana rĩrĩa arenda kwĩririkania.

Andũ thikũ ici marerirĩria ngari njega, thikũ ici tondũ, ngari icio mũndũ no ahote gũkinya kũrĩa arenda na ihenya orĩrĩa enda, kana nĩcirĩ ihenya rĩrĩa rĩngĩ mahotithia mũndũ gũthiĩ. Na rĩrĩa mũndũ athiĩ handũ na ngari njega, nĩahotaga gũkũngũĩrwo kana nĩakenagĩrĩrwo mũno, rĩu ũgakora ĩna ngumo njega. Na nyingĩ nĩgĩkeno kĩa mũndũ o wothe gũkorwo, na kĩroto kĩega. Okorwo nĩ ngari ũkerirĩria ongari njega. ũguo ũgakora, maũndũ macio. Nyingĩ ngari njega thikũ ici ona citirĩ na goro ũcio mũingĩ, mũndũ no ahote kũgũra. ũguo nĩkĩo kĩratũma andũ mone ona erirĩria noahote, kũgũra ngari ĩo rĩrĩa okorwo, e wĩra-inĩ.

Redio cia kũaranĩria nĩcirĩ bata mũnene mũno tondũ Redio icio nocihote nginya kũaranĩria kũndũ kũria kũĩ, gũtarĩ nginya network ugũo nocihote gũkinya na ningĩ to mũhaka mũndũ akorũo na mbeca thimũinĩ nĩgetha aranĩrie na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũgũo icio nĩ njega tondũ nginya kũndũ kũrĩa okorũo ni mathakainĩ nakũu thĩiniĩ biũ, rĩrĩa mũndũ e ũgwati-inĩ kana rĩrĩa arenda kwĩra o mũndũ ũrĩa ũngĩ ũhoro wa hinahi noahote kũmwĩra. Ningĩ kindũ kĩrĩa ũraria nokũhihinya ũhihinyaga hau ũkaigua mũndũ ũcio araria to mũhaka ũtinde ũkĩhũrĩrũo.

Mũgitĩri rĩrĩa e ũgwati-inĩ kana agitĩrĩ rĩrĩa me ũgwati-inĩ nĩmahotaga nomahote kũ gũĩtia ũteithio na ihenya oũrĩa kwahoteka tondũ okorwo mũndũ e gĩthaka-inĩ onokorwo kũndũ kũu gũtinyitaga netiwaki kana gũtirĩ na netiwaki noaote kwaria na mũndũ netie ũteithio ũrĩa arenda naetie ũteithio na ihenya o ũrĩa kwahoteka.

Mwana wa kairĩtu thikũ ici nĩarekerĩrwo mũno kũu mathai-inĩ tondũ mwana ũyũ wĩra wake nĩ arerĩrĩkanaga ka nĩgũikara nyũmba na kũhika. No rĩu thikũ ici mathai nĩ mohĩgĩte na makamenya mwana wakairĩtu no ahote nginya gũthoma anyite maũndũ one wĩra mwega, ateithie nginya aciari ake thutha-inĩ. Na nyingĩ ng'ombe okorwo nĩkũrĩma kũu marĩmaga ng'ombe, thikũ ici ng'ombe cia mathai nĩcithirĩte rĩu magatigwo matarĩ na ng'ombe tiga nomathomithirie mwana ũyũ wakairĩtu nĩgetha tarĩngĩ thutha-inĩ ageteithia na ahote gũteithia aciari ake.

Tekinoronjĩ nĩyagĩrithĩtie mũno gĩthomo tondũ ũrakora thaa ici nĩũndũ wa tekinoronjĩ ona mũndũ ena thimũ no ahoete gũthomera ona korwo nĩ e nyũmba gwake, ũguo ũkahũthia mathomo makĩrĩa tondũ no ũkorirwo na intaneti. Na ningĩ tekinoronjĩ okorwo nĩ mĩtambo ya tekinoronjĩ thikũ ici ndĩrĩ na goro mũno koguo ona mwana wa kĩrathi gĩa thĩ no ahote kũgũra ona okorwo nĩ gathimũ kanini karĩa angĩthoma nako na ona rĩrĩa ee mũciĩ na mwana ahetũke kĩgerio kana mũrutwo ahetũke kĩgerio ũrĩa kwagĩrĩire.

Mathukuru nomaigage maĩ makũnyua kando kana mwanya marĩa marĩtũmagĩrwo nĩ arutwo kũnyua maĩ macio na maĩ macio nomakorwo mambĩte magatherũkio nĩgetha makanina okorwo nĩtũgunyo na nanyingĩ okorwo tĩgũtherũkio mekĩwo dawa yakũnina okorwo nĩ jamci. Nyingĩ nomekwo ũndũ ũngĩ ũrĩa ũngĩtũma okorwo nĩ arutwo nomahũragwo rĩrĩa kana makaheo ihera rĩrĩa mwana oneka kana mũrutwo oneka ategũtũmĩra maĩ macio kũnyua nĩguo magakorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Maĩ ma arutwo makũnywa nĩmagĩrĩire kũigagwo handũ hatheru yani handũ mwanya handũ hatheru na maĩ macio magakorwo nĩmarĩrogwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire okorwo nĩ gũtherũkio kamũira maigĩtwo hau. Okorwo tigũtherũkiũ magekĩrwo dawa nĩgũtigĩrĩra matirĩ na tũgunyũ tũrĩa tũngĩrwaria arutwo na njĩra nene nanĩgwo arutwo makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

ĩĩ niĩ ndĩrona barabara kana mbathi kũhakwo kana ngari kũhakwo cia thukuru rangi ũmwe nĩgũteithĩtie. Tondũ rĩrĩa mũndũ aratwarithi ngari nĩakwona mbathi ĩrĩa nĩya thukuru. ũguo okorwo nĩgũtwarithia ngari ũkamĩtwarithia na na nathibindi ĩtarĩ nene mũno nĩgetha ndũkarehe mĩtino, ũrage ciana ciene barabara-inĩ. ũguo nĩgetha ciana cikamenyererwo na njĩra ĩo.

Rĩrĩa iratũ ciaga rĩrĩa ciana cia thukuru ciaga iratũ njega cia thukuru, nĩcigomagĩrwo nĩmoritũ ta okorwo nĩgũthiĩ, ũgakora mwana arathiĩ kĩoro atarĩ, okorwo jamci cia kĩoro nocingĩre magũrũ-inĩ ma mũndũ ma mũrutwo ũcio na cimũrwarie ũru mũno agĩe na mĩrimũ ũtiganĩte. Nyingĩ noũkore rĩrĩa kwaura nĩũndũ wa matoro, nĩũndũ wa ndoro, ciana cigĩthiĩ thukuru cirathiĩ iratũ icio ikanunga kĩraathi . Nanoũkore nyingĩ nĩũndũ wa iratũ ona ndutu ciana nĩirĩagwo nĩ ndutu mũno

Rĩrĩa kwaura, okorwo nĩ andũ arĩa mathomagĩra rungu wa mĩtĩ nĩ magĩaga na maĩ, ũguo ũgakora ta rĩngĩ nginya nĩ magĩa na mĩrimũ rĩrĩa maurĩrwo makagĩa na homa. Ningĩ no ũkore rĩrĩa andũ erĩ marathomera rungu wa mĩtĩ, no ũkore o na mabuku marĩa marandĩkĩra nĩ magĩa na maĩ rĩu magatarũkanga, na nĩngĩ rĩrĩa, tuge ta rĩngĩ kwaura, ũgakora irathi citirathiĩ na mbere kana mathomo matirathiĩ na mbere mũthenya ũcio, andũ nĩ mainũkaga.

Ndigiri nĩ ĩthiaga thabarĩ nini mũno ũguo ũgakora, nĩgetha mone wĩra ndigiri ici nĩ megũkorwo mathiĩte kũndũ kũnene mũno. Ningĩ ũkĩringithania thikũ ici andũ maratũmĩra okorwo nĩ macini kũmarutĩra wĩra rĩrĩa mũndũ e na bata, okorwo nĩ maĩ arenda gũtahĩrwo, agetha nduthi ĩkamũtahĩra maĩ ihenya ihenya, tondũ ĩkũgĩra maĩ rũĩ ihenya ihenya ĩkamũrehera ũkĩringithania na ndigiri. Ningĩ ũgũkora ndigiri rĩmwe nĩ cigũmagĩrwo nĩ mĩrimũ, ũgakora ndigiri nĩ yakua, na ndigiri thikũ ici nĩ ũndũ wa irio iria cirarĩa itirĩ na hinya wa mwĩrĩ, na thikũ ici andũ tondũ tene nĩguo ndigiri ciarĩ na wĩra wa gũtaha maĩ, thikũ ici maĩ nĩ mekĩrĩtwo mũno manyũmba-inĩ kana me kũndũ guothe.

Thikũici kompyuta nĩnjega tondũ ona igerio iria cirekwo ndĩrona nĩũcenjetie tondũ ndĩrona mũndũ no ahote gũĩkĩra kĩgerio kombyuta-inĩ, ũndũ ũtangĩrahotekekire nahau gabere tondũ ĩna ĩna kamera komyuta ĩrĩa mũndũ ũrĩa aramũrora mũgĩka kĩgerio ararora akona mũndũ ũyũ nĩkĩ areka na rĩrĩa ona toraiyĩra kĩgerio agagũkanjĩra kĩgerio kĩu ũguo kombyuta niciteithĩtie kana nĩcithiĩte mbere oũrĩa kwagĩrĩire.

Rĩrĩa ciana ciaheo irio rĩrĩa ci mathukuru-inĩ nĩcigĩaga na hinya wa, okorwo nĩ guthoma, magathoma matarĩ na ũritũ owothe. Ningĩ rĩrĩa mwana akena nĩkũrĩa nĩahotaga kũnyita maũndũ marĩa arathoma na njĩra hũthũ mũno, akona mwana ũcio nĩonaga nĩendetwo. Ogũo nginya ũgima wake wa mwĩrĩ nĩũkoragwo wĩmwega rĩrĩa arĩa irio thukuru-inĩ agatiga kũinũka emũhũtu.

Mathomo ma ngathĩ ya thĩ nĩ macenjetie tondũ tene, arutwo mathomaga mathomo marĩa mataramateithia, no thikũ ici okorwo nĩ ta thaa ici arutwo a ngathĩ ya thĩ marathoma ũhoro wa CBC nĩ marathomithio okorwo nĩ kũruga, magathomithio ũrĩa mekũruga marĩ o ciana ũrĩa mekũhũra nguo ũrĩa megũthambia cioro, na ũrĩa mekũhũra nguo ũrĩa okorwo nĩ nyũmba marĩ theragia, rĩu maũndũ macio makamateithia mũno ũkĩringithania na hau gatene tondũ matirateithĩkaga.

Moritũ mamwe nĩ manegene, manegene marĩa makoragwo rumuinĩ icio cia toro, ũgakora arũtwo aingĩ maranegera andũ arĩa marenda gũkoma mathaa macio magũkoma, ningĩ no ũkore kwĩna ngũngũni cirĩaga arutwo, ũgakora ngũngũni icio nĩ iria ciarũma mwana kana mũrutwo nĩ ahotaga kwaga toro ũguo ũgakora arakoma kĩrathi-inĩ gĩake na moritũ mangĩ nĩ ũtheri ũrĩa ũkoragwo, kũrĩ andũ matakomaga rĩrĩa kwĩna ũtheri ũgakora rĩrĩa thitima ciakĩtio nĩ nĩ agaaga toro mathaa maingĩ agakora arakoma kĩrathi-inĩ mũthenya ũyũ ũngĩ.

Moguni marĩa maumanĩte na mwana guthiĩ thukuru wa ciana nĩatĩ nĩahotaga kũmenya maũndũ maingĩ, okorũo nĩ gũikĩra ngũo, okorũo nĩ guthíiĩ kĩoro, nĩahotaga gũthiĩ naihenya mũno tondũ nĩarona ciana iria ingi igĩthiĩ. Na mĩaka ĩria yagĩrĩire mwana, niĩ ndĩrona nĩ miaka ĩtatu nĩgetha akahota guthíĩ okorũo nĩ kĩoro, okorũo nĩ, okorũo nĩ kũmenya kũandĩka akamenya, okorũo nĩ kũaria akamenya kũaria wega.

Mũndũ ũrĩa ũrarua kana mwanake ũrĩa ũrarua nĩ ethaga mũndũ ũrĩa akũmũtwara gũthiĩ kũruithio ũrĩa athiaga thibitarĩ-inĩ, agathiĩ akaruithio, a rũithio agacoka agacoka nyũmba kũrĩa akomaga akorwo nĩ, ciumia igĩrĩ icio nĩ ndukũ ikũmi na inya kana cithiĩte mũno ndukũ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe kũrĩa arĩroragwo nĩ mũndũ ũrĩa wa mũtwarire no nĩ okaga gũtarwo nĩ anake arĩa mathiĩte kũrua na hau kabere-inĩ ũrĩa egũikara eta mwanake.

Ikĩro cia bata nĩndĩcikũngũyagĩra na gũthiĩ kanitha-inĩ kũrĩa thiaga ngahoerwo, thutha wa hau ngoka ngathĩnja okorwo nĩ gakũkũ, okorwo nĩ gabũri, ngakarathimithia, ũguo na ngeta arata arĩa manguhĩrĩirie, tũgakũngũira hamwe, tũkaina, tũkanyua okorwo nĩ Soda, tũkarĩa okorwo nĩ cabaci, tũkaruga indo iria cia bata okorwo nĩ mũkimo, tũgakenerera hamwe ũguo ngaigua njiganĩire hĩndĩ ĩyo ndeka ũguo.